Kit neyoe temik oleo koboisien katoltolikab keliek yon mine bandek konetinye komongunet akoyoni kole yomuu minutik tugul en mbar katoltolik ak indeakse ngeboisien keldo kuchute mising minutik en orit kit ake neyo konemokingeten kechokying yongiyoe kazit ak imuch keyai kazit neo anan kemin tukuk chechang en mbar komakikas komalazima akot kokecheng biik chechang konyongominun kit ake neyoe keboisien kelyek konoton eleo kokobi bandek anan kominutik en mbar kokit neboisie ko imuch ko kelyek kosir kit ake.

Kiit neyoe biik oleoo koboishen kotoldoleiwekab keliek yon minee bandek ko neiyoni kolee kararan ak ko ityin kotoldolik tukul bandek yoon kokiboishen keliek, kere kora koyomu imbaret tukul en nyumnyumindo mising komotindo uindo aketukul anan ko kewelut aketukul, kiit akee ne iyoni koboishen isibi kolee Wendi koyoe kasit neoo en chokyinet ak malasima akot kocheng chito biik chechang imuch koboishen keliekyik toor kotar kotube bandeken imbar.

These kesutik mising inginaga minutik bek kosipgei AK nemayae koresio anan komeyoi yamiten imbar akolelesondos akokororon mising tese kora kosibgei AK Nebo miten minutik chegameo ako Chang minutik chekanget en imbaret nyon Yan kakinaka bek kosibgei AK kikochi kotestai kosab

Beek chekakerak eng imbaarenyun nebo muchelek atortai achopchini feresisiek, achopchini feresisiek chechang eng kwenut sikopit komanda beechechoten, akererei akotakchke ageer ale kamanda eng imbaar, achopchini imbaaret nan ageere ale mandoen atko kestakei beek eng imbaar. Nyolu kechop feresisiek chechang mising chyomotin ak cheyamekei koser beek simawechawech muchelek.

Yon katesak beek chekebiru owole oleondeitoi kitunguik asikobiit komangem, kosiibge ak ne inginde beek chechang missing komuch kobel I,anan komuch konunsii. Achenge anyun kit neimuch kinder kotuten, nekibityiin ak kebityiin kou pampit, achobe kiotet ak ondeen

Kelchin nekinyoru ingisochi beek kosir ingipisyii kowo missing, kelchin netai koni; amoksei minutia en imbar kosiibge ak nekisochin ko agenge agenge, ingibisen komonyoru minutik tugul beek en imbar. Kitage kora netoretii ko nekindoo beek cheomotin chechang missing ak chemotuten missing, beek chechang missing komuch kobel ak chetuten missing komuch koyamsii, ko ingisochi kokararan missing amun kindo kityok chekaam

Ole obirchindoi beek koyom imbarenyun I,apcheoapcheo tuguuk chotet chebirto beek koyom konaisiek tugul en imbar, agere ale koityii ak konyor minutia tugul koyam bechoton sikobwa kokororonekitun, amuche apangan lainisiek chekiondee tuguuk chekikkoitoen beek. Andoi tuguchoton chekibirtoen beek kosiibgee ak kit neten minutia, angot Komi minutiik che tuten andoi che ngerin, ak ngot komi minutik chechang komosootet andooi chechang kot missing.

Kanagetab beek neochome aboishien en imbarenyun konekibisyiin, achome notet kosiibgee ak neite koityii minutik anan kotuguuk chekiamin beek chechang, kobaten itee beek chekororon chromatin chemachang missing ak chemotuten, achome kora notion nekibisyiin kosiibge ak neribe kasarta neingebaa ikibisyii KO keiyomu imbar eleo sabarit agenge malazima isochinotee kotuten anan ko agenge agenge, kararan kobisyoet nekobisyiin beek kosibge ak neribe minutik, ribe kabisa kokororonitun ak koik tukuk cheifresh chekororon

Kanagetab beek kotoretii kochangaa missing nenotoon koribe minutiik tugul kosobcho ak kolelesan, kokororonekitun en imbaar. Kosiibge ak nemomeitos ak sobtoos oleo, chang chemoyomdos ak ingeboi koik chi nekomine neinokoo beek chema, chechang anan ko chemotuten

Oratunweek Eng kipagenge konkanetishet ap.piik chegikimeet kelenjiii magat kopaaa tulondook parak yanyonee maranet

Kewelutik chetere kanagetab beek en imbarenyoon i,anan ko en korenyon konemomiten beechotet, kitienge kityok yon koroobon anan koyon koyeet robta missing, kitage kora nekitiengei en kanagetab beel en mbarenyon I,kobek chekibiruu en kapwater nenotet kora konemotindoi chitugul, ak biik tuten cheityiin kobir beek en kapwater notet

Obwote kotoreti kanaketab beek rurutik en imbar kosipke ak noton neyoon kakinakaa beek komorestos ak kobwone tukuk tukul kokesukee en imbar, mokinyoru komiten nekangemak en minutik ak rurtos tukul komong'u anyun kekese tukuk chechang mising, toreti kora kaneketab beek minutik kosipkee ak nenginaka beek konyoru tukuk tukul chemokying'e minutik en imbar ak kounotet kenyoru ko kakies chechang mising kot.

Oratinweek che kororon chebo kanagetab beek en temik che mengechen ii konechamat ago ne naat mising ko nekisochin rurutik en mbar. Korokutyet ko yon kagimin tuguk cheu saroch ii anan sukuma komuch kosochinot chito beek ii; konaga ko agenge agenge asi koityi ingwek tugul en mbar. Chome biik notet ne kisochin kosibge ak nekinogo beek che kayamge kityo chemo chong'oitu ama tuten mising kosibge ak ne ngochang'a beek komuch kobel tuguk ak ngo tutikinit komuch kora koyamsi. Ko ngisochinot kindo tugul ak keger kele koyom tugul beek che kayamge ak minutik chotet.

Oret ne kinakee beek bandek yon kakimin ko oret nebo kipiis, kipisi bandek yon kakinaka beek kibagenge kosupkei ak nenoten kochang minutikab bandek eng atkei tugul. Kinyoru sana sana kokamin chito bandeek chechang, ngot kele kisachinote kouuitu mising akomuch manyor bandek chechang beek, kikaikai oret nito bo kapiset, nenoton konyoru bandeek tugul beek ak raisi ako nyumnyum mising kinde.

Amune asi kouiy en temik che mengechen koboishen oret ne kinogo beek minutik en mbar ii? Ko ne noton ko motido biiik ele oo beek en korikwag ii, biik ele oo ko moimuche anan moimuche kobir beek en ole kibirunen kotiyen ge rabinik che momiten en temindet ne ming'in. Noton koyoe kouuit mising. Ak kosibge ak noton ko moginyoru rurutik che kororon.

Oret neakonoren beek en mbarenyun ko atindoi tukuk chekikonoren beek chenootin ko 'tangisiek' cheechen anan ko matiabaisiek chekoronor beek en kasarta nekoi en mbar si en kasarta nemomii ropta kimuch kinakaa kibisoten tuku cheamine en mbar ,oret ake kora komii keringonik chekiabal en mbar cheimuch kokonor beek en kasarta nekoi komobek.

Ole atertoi kaimutietab beek che kakerak en imbarenyun ii, achobe bereisisiek che chang kot mising, achobe lainisiekab bareisisiek cheimondo beek en kwenusiek ak en tabanwokik, ak aker ale kamanda beek tugul. Amuche anyun atwa beechoto atokyi ole mondoen kot aker ale kaikestakei en imbar asi mangem muchelek

Oreet neokonoren beek en imbarenyun ko akonoren terenik cheechen, akonoren terenik cheechen chenootin ko kentank cheechen mising chekonori beek chechang amoite kobek okot ndobete robta ko koekee, ko amuche aboishen ak obisen minuti chuu, oreet akee nee ikonoren beek ko oreet Nebo kebal kering'onik, obole kering'onik anyun en oinet chechang cheimuch anan ko neloo cheimuch kokonor beek kokakee amoite kobek.

Oret ne toren temik rarunetab beek en kemeut sikorip minutik ii, ko kobal keringonik che echen anan che loen akoboroen sikokonor beek, che maimuchi kobek akot ndoetu kemeut ne tian, oret ake kora ko koal tukuk che kikonoren beek che nootin ko trerenik che echen anan ko tangisiek ii, che echen che boroen mising cheimuch kokonor beek asikeboisien en kasartab kemeut.

Oreet neinoken beek temiik ing'wek cheuu saroj ak spinach konokoo kosochinote kering'et en kering'et, kiboishen oranoton chekisochin sikonyor ing'wot aketukul beek ak kindechi beek chekayamke, kinokote ko akeng'a kenge, kikoin aketukul beek chekayamke konoton anyun ko kararan anyun kosipkee ak neyomu beek chekaam tukul.

Bokomonut kobiset nekisochinote beek minutik ko akeng'akeng'e mising ko tukuk cheu ing'wek Che sukuma anan ko sipinech, kosochin en kering'onik asimajang'a anan ko tutukinit mising, kararan notet mising kosipkee ak nekimuche keom tukuk tukul en imbar ak keker kelee konyor tukuk tukul chekikimin en imbar.

Toreti minutik chekakimin beek mising kosipkee ak nemomiten tukuk chemeitos yon kakinakaa beek, ngetu minutik eleoo kosoptos ak ko kororonekitun mising kimuje kenyor kesisiet neoo nemii barak kosir kila yon kayamak minutik koyam beek.

Kikikuyo maranet kosipke ak nekikoyak missing en kasarta nekoi ak notet kokikinet biik kotep neng'om yon koket ropta ,kikinet biik sanasana chemenye en lomotik yongoet ropta keuto icheket koistogee kopaa tulwet anan ole mong'oi missing oretake kora kokikemin ketik asikopit ko manenet biik maranet.

Kiit netile boishetab beek en temishet ko kiit neuu minutik en imbar, tieng'e kolee kakimin nee ak moche beek chetian, kararan mising yon kakinai kelee yomekee kinaka beek chetian minutik chemiten en imbar, miten chemoje Beek mising chechang, minutik cheuu muchelek komoche beek chechang mising sikomi chemomoe beek chechang che ngwokinaka Beek chechang komuch kong'emak.

Beek che kipisien en imbar, koimuch keyobu keringonik chekikibal, akebir kobo mbar. Sait age komiten beek chekikitach agekonor en korotwek, plastikishiek, che kikikonoronchin kasarta nebo kemeut asikobit keboisien en imbar. Bunchin kabatisiet inegen kosubkey ak nekipiru kityo koba mbar, anan ko tuguk che kikikonor en imbar kityo

Tumwek chenaatin mising Eng kokweny nyuu KO tumwek chepakipkaaaa ,tumndo age be Maat KO.koito

Obwote ole kotoret pcheet ne ming'in nebo serikalit nebo county biik sikonyor boishonik en chokinet. Kosibge ak nekisire biik en county ak kimuch kelibonji en county nemiten chito. Ma lazima komong chito abakotyem en national kobaten imuch kotyem kityog en county nenyinet agosich biik kasit. Kit age kora negoyai kobit kesir biik en chokinet ko ne kisire kityok biik meng'ing chebo county inotet kotindo kasarwek che chang anan nafasishek che chang yon kigoito kasishek. Nyorunen kelchin neo biik cheeng'ik en county konyor kasit.

Oyoni ole kisikchin kecheng chomchinet anan ko pamit nebo mung'aret keboishen muswoknatetab kasari en yomi. Kosibge ak notet ii, imuche chito ichut soet ak icheng notet ne kikisir kele kigoitoen pamit inotet. Ye koinyoru en soet, inam ngunon isom ile imoche irenyuen pamit inotet nebo mung'aret. Isibi ngunon tuguk chekogimwoun ak yeityo igoite koinutiguk ak kainetab mung'areng'ung ak ichill ele kirinyuenen ele kigisir kele kiwolen yotet anan kileliten yotet. Ye keisirte ile imoche ilelit nguno chomchinetab mung'areng'ung ii igany kewolun biik cheindochin mornanotet ak yeityo anyun ii kegonin fomit nebo kolelchinet nebo mung'aret.

Mung'arok che nootin kogikoyonchi meng'ikab Somali keyaen soet ko nebo Somar, ak nebo Samii, ak nebo Ubali. Nootin mung'arosheju kogikiyonji keyaen soet.

Oyoni ole kogochuchuchak chorset en serkalit kobun boisietab muswoknatetab kasari. Kararan mising ak riboksei mung'aret age tugul anan kiy agetugul ne keyoen soet moite koit kochor chi ak ribotin kit age tugul ne keyoen muswoknotetab kasari. Ak komoswek che togonyolu kotage iroo mising en boisietab muswoknotetab kasari koyoche kitokebos rabinik che kiboishen asi inyoru boishonotet. Ame tuguk chechang che kiguren bundles ne noton komoityin chito nebo kawaida anan temindet nebo kawaida konyolu kito kiroo yotet ak kebos rabinik che kiboishen. Ne ndoimukokse okot ko ma lazima keboishen bundles asiinyoru boisietab muswoknatetab kasari.

Ngemi keng'olole en simoit ak chorwenyun ne kikoik keny keng'olole anan ne kikoik keny ketuitosi, agoti anyun ak ateben chametabge nebo bortanyin. Agoti ak ateben ale testoito ano kotko kigonyor agot boisiet kotoretenge. Ateben olenji tos unee sobet en nguni, oteben ngot ko kigokaikait agonyor agot ole kararan ole imuch komeny. Amokini che miach kabisa ak en let anyun ateben olenji tos ketuye au any kigatke kimni.

Boisionik che omoche oger en soet che yobu serkalit ko cheu chebo: E-Citizen, SHA, NTSA, NSSF. Boisionichu konyolu komiten soet ak komuche konyor chi tugul. kosibge ak nemokinge chitugul ak nyolu kotyem chitugul konyit kasisiek choto.

Tumdab Diwali en kokwetab muhindiek, keyoe igorotet kobor kanamet ne lel anan ko kobelishet ne kogibel urityet. Kiyoe mising kobor kele kogobelis biik ak kaginame anyum keik lelindo ne lel.

Ele ororjini olindet ib konai komye agobo kit ne katebenan kan kobirwon simoit kotko tokomii. Aororjini amwojini, atepsen korong kit neu kit nemoche yeityo amwaji anyun angot ko miten. Ak ateben alenji tos moche che tyan asi anai kotko yome tuguk che miten che komoche. Ak ingotko momiten atebsen kora olenji ng'wany tos moche en kasarta ne tyan, ngot amuche oyokyi yon kagobek, komuch komuita kot koit yoche agasen ngunon yotet.

Oret ne kisubi yon kiyotito ng'etik ii, kitoboni werichotet anan ko ng'etik chotet che tor keyotito. Kimuti kebo ketilchi sumek, ak ye kagetilchi sumek kobwa gaa ole kinyokeyoen igorto lang'at. Yoe age tugul igorto en konywanet ii, ak keng'ololsejin kwanisiek ak kamatik. Kingololsejin kora che tupcho murenik che kigeyatita. King'ololsejin kelenjin konyigonegitun akkomas cheu buch. Ye kageng'ololseji koyam, kenam anyun koroshot ak kimut koba ele bo keyotitoen ele miten motiryot. Ak ingomiten yotet kogakotuiyo ak motiryot en oinet ii keyatita ak yeityo kimut koba menjo. Ak betut ne koyegunen ii ketyenjin.

Ngotachelewan en boisiet kosipke ak jamit nekomiten oret amuche aarorchi netononwon en kapkazi kokuyo ikuitos akine kosipke ak neinge kole nan komiten jam ana kochang karisiek ak masongoni jamitab karisek kochokyin, mouitu mising kokuiyon kosipke ak neingen missing akopo nametab kariseik chechang en oret.

Ngetuiye ak chorwenyu en indonyo, konyumnyum mising ketaun ngalaletabkei, kikotikei ak kitorochikei kikosenkei chametabkei nebo chitugul ii, kitebsenkei kele tos testotoitai ano chi tugul kongeten ki ngebesie, kichereke mising kikilgei en soboni kosubkei ak ne kikouit sobet mising ii, kimwochinikei kora banganutik che tinye chi tugul si kobit kenamke eun, ak en let anyun ii, kemokchikei che miachen.

Yon otebe oret newendi sugul, otebe oteben chito neingen mising anan ko meng'indetab yotet. Oteben oret ne wendi koteto agoi sugul ago ngot komiten oratinwek che kisachasach oteben inendet tugul komwowon nekisibi ne chule bagoi sugulinotet. Atebe kora ole yon karait achute mulangoit ainon

Kogotyet nebunu chito ne kigoet en oret, ogose kabisa ak awoluu en konyit. Aborjini tegisto neo, agoti ak atekel eut agat kabisa en tegisto neo ak agas kit nemwowon asi awolji en tegisto koraa.

Moyoni olee kikongem simoit lipanetab rabinikab Kisumu kosipke ak nee kikoik nyumnyum mising kiyokto rabinik yon keliponi kiit en simoit, kikotoret ak kikoboishen biik en mung'aroshekwak yewendi chito kobakwal kiit ak kolipan kiit koboishen simoit en chokyinet.

Kiboiboenchin mising Lwanda Magere, kosipkei ak nenaat kele kichii newo ak nekikiim kingepa boriet. Naat mising Lwanda Magere en kokwet ab limek en kisumu, ko werit ab Sido clan. Nekibois kabisa kotoret biik en boriosiek, akopeli.

Naat mising professor Wangari Mathai kokimin ketik chechang ak kokimit mising biik komin ketik chechang ak korib osnosiek, kokimit biik komin ketik ak korib osnosiek chekibo ketik chekibo kipkaa chekitam komiten kila chekororonen cheuu cheborus, kitun kora konyor Nobel prize en kenyitab elibushek aeng'e ak taman ak sokol ak sobini ak tisab.

Okonyiti piik cheechen en kokwet oegu netindo tekisto, akoini kosipeet kiit nememoe pichotet cheechen, opure otindoi otepeet nemie, otoreti yomiten boisiet en kokwet, oyoe kou olekakimwa en kila ak kila.

Aarochin alindet elemuch konyorundo simoit ake amwochin alenchi chang simoisiek chekyoldo ak kororonen missing imuch konyor simoit neimuch kokonor mat en kasarta nekoi, imuch konyor simoit netindoo nafas nekonori tukuk chechang, aarochini kora alenchi imuch konyor simoit nemakali nemi ngweny beit.

Ngemiten kengalali ak mogorindenyun agobo ngal tutigin ii, agobo kasit ii ketebie ngwony anyun ak amwachi kerenyun. Atingchini ngotko miten tabu age tugul ne agere. Atinye ak amwachi alenji totketatuande ano ak keger tuwan kibangenge. Amwochi kora kerenyun agobo oletot kitogosunde kasit notet sigopit kopit tuguk che kororon.

Yon kobiruan customayat akomwowon kolenjon iime network atepsen alenji miano castomayandani asikopit anai ngot kokomosotet kotindoo tabutab netwok yekaanai anyun ko atua nekiibe kebendi ibakecheken bustait en yotet ngotkotokomii komie kotkoteleli komie akokoito network nekararan alenjini castomayandenotet komuita akyeityo kepee anyun yotet kibakeswee, kit ake neotingyini alenjin koswa ngot komiten netwok konyitet akomwowon ngot ko biik chechang en yotet kotindoo koimutietab netwok ana inee.

Yon koutien nambaisiek che kioten simoit anan ko simcard chenootin ko pin I,ko anyoru kewelutiet neo missing ,nenoto ko kagigeer simoit anan kakibloken ak momuche ayaat kora, yon kakibloken anyun komoboishie. simcard kokiit neisibuu konyolu kebirchii kastoma care neboo safaricom, koyokun nambaisiek chekikuren puk namba. Imuch koib kasarta nekooi kiyoguu. puk ichotet i,koyon kokiyoguun puk ichotet ichilchini simoit, ak inaam indee pik alak chelelach.

Yon kakerak simoitab chi amoingen PUK ko oleatoretitoi anete missing amwajin alenjin mokomiten kewelutiet neo missing kasari amun noto kokiyoktechin kityok ana kibirchin castuma care aketeben koyok PUK ichotet amwachin kora alenjin ana yongokibirchi castoma care amanam imuche iyokte sirutiet nenwach en chokchinet kobun nambaitab bogol ak yotet koyo ingen namba nebo kipandet ana koki aketugul nebo simcard kiyogun kora PUK en chokchinet otingyini kora alenji ngot kotindoo kit nekikialdo simcard nenaat kokuren biik kowet kotindoo PUK kora korootet ak imuch kocheng kiotet ngot kokikonor akocher PUK en yoto.

Kit nebune bikab mpesa eng kokwenyu ko kit ne kikure momi ripset neyamatI ne imuch kobwa chorik ak nyon ko scaman chitab mpesa kot ko motindoi chito ngomnatet ak chang bik che kechore rabiinik eng mpesa betusichu. Kewelutiek age nebune bikab mpesa ko yon momitei kit ne kekure float anan rabiinik chekimuchen kekochi bik kowithdrawen anan kindechi kedepositenchi.

Yan kanai ale koyokte rabiishek koba nambait nemobo notok achachini aforwadani message nekoyoktoen koba nambaritab bokol angwan ak konom ak lo. Kit age ne isubi kora abirjini customer care si kobit kobirji ne kakiyakji rabiinik kosubgei ye makiwegu rabiinik betut che tor kongalal safaricom ak na kikiyakji rabiinik.

Yon kaiyokto kastoma rapinik koba nambait nemanoton ko kit netai neamwochini alenjini koyokto sirutiet nenwach nekaiyoktoen robishek choto nebo mpesa kwo numbait ab bokol angwan ak konom ak loo kit neisubin kora kebirchin customer care kekas ngotkoweksei robishek choto kotyo ngowir sirutiet noto nenwach anan kakoboishen chito nekakiochin kikonye anyun walutyet ab safaricom eng yoto

Kit neyachei koyai sigindet yon kalale maat lakwet eng gaa ,ko kit ne yachei koyai korok ko ko'gany lakwet ,anan koistejin tugul tugul che kanyei lakwet koetchi maa. Nebo aeng konyalu koib kiit neu tawelit akonde beek, akolalanye lakwet anan kouse lakwet borto nyin. Kit neisubi konyalu konaga kerichek chenayotin ko panadal, chebosei maat. AK yetestai mayatet komuch komut kowa sipitali kobakoger takitari